Chu ko peek chekokipiru, chekitoche kopa silang'a. Silang'a ng'unon keboisien kekonoren peek chutet. Ngunon peek chekokipiru komuche kokoyopu oinosiek. Kepiru koyop oinosiek, aketach kopa silang'a. Sikekonoren pek chotet. Ngunon yomite peek silang'a kimuche keboisien, kinaga minutik chemiten imbar anan ko kinaga kiagik.

Ichechu ko tuguk chegomiten indonyo, logoek ak ing'uek ak tukuk alak cheterter chekokioldo en indonyo ko ka kolaa beek, ingunon mara koyet robta newoo ago momiten koroisisit chekoron, nyokochwole indonyo ak kolaa tukuk chegooldo bik ab biashara en indonyo, niton kokochin hasara missing bik cheyoe biashara ng'amun yekakola kouni komosiche ichek baita.

Bokomonut mising' ngamun bose chafusiek en ndonyoisiek ako ng'ete kora kotoreti simobloken bereisiek chekikechop ngunon yan kaketaren anan tukuk chemokoboisie en ndonyon kiyumi tugul kopaa kapsirati asipaakewirta icheket en elekikechop sikewirchin tukuk cheu chutet, takataka chechang en ndonyon ngunon kopo maana bose chafusiek en ndonyon che elekai kotonomtoo beek mianwokik cheterter akobos kora murindoo akotoret kora ndo yongoet ropta kebendi beek komie en bereisieik mochwole beek tukuk ngamun nguno mookotere bereisieik bokomonut mising'.

Toreti temik ak biikab 'biashara' kosich rapinik ngunon temik ibakomini tukuchuton kotoreti icheket ngamun yealda kwoldechi biikab 'biashara' kosiche rapinik rapinichotet komuche kotoret icheket koboisien akot kobai 'family' chechwaket, oot kolipan rapinikab sugul ak mokutik alak chechang ngunon kopo maana ngamun toreti biik kosich rapinik.

Bo maana mising minetab kitunguik ngamun ii, kitunguik ngemin ak kinaka peek komie, korurtos komie ak koiyo komie, ko ngunon ngeba kebol ii komuche konyit ginuet ye kakebol ele ma woo, ko ngunon ii, ako kora kitunguik ngeip koba ndonyo kochang piik che ole, ngunon uui nea konunyo anan ko komasich market kitunguik, kitunguik kimuchi oot keip koba sukulisiek amun kiboisien en sukul kechoben amitwogikab lagokab sukul akot mwalimuek, ngunon kitunguik ko mbo koruryo ko ngeip koba ndonyo komabate piik che ole, ako chang rabiinik ngyalda kitunguik, nguno koba maana mising ngemin kitunguik.

Nyolu komiten elekebirunen beek kou silanga ana kokomiten beek chemi olenekit ele kokechop boisionitet keseten solaiseik kouni kipokebirunen beek yotet, kora konyolu komiten poipusiek cheyomotin siyekokebir beek keboisien poipusiechotet kinakaa beek chukuchutet minuti chutet, kitake nenyolu kora kenai yonkichope konyolu kindee solaisiechuten eleityin asista mokindoo ole uruo anan eletere ketik kindoo olekwere asista solaisiechutet siyekokul asista kosich nguput nebirunen beek ii kopaa mbar, ng'omnotet ake nekimokyingee konyolu inai ile minutik chekinokoo beek komoche beek chetian asiyekai komechwolchi beek minutikuk ngamun yekochwolchi beek komuche komeyo minutichotet ngunon nyolu ingen ile moche beek chetian simuch ibos beek ana ko yon ikere ile komokyigee beek chechang inokoi kora.

Miten beek chekaterem en bereisieik chemobendi, beechutet konyolu komiten bereisieik chekoron chebunee beechutet simochut mbar, kitake nemiten ireyu kokit nekibiren picha nemiten parak kokoroitet keboisien kebire picha, kora komiten akere miten kit nekakisemenden en taa ireyu.

Toreti komomeyo minutik en imbar ndo yomiten kemeut, ingunon ndo yomiten kemeut kinoyo beek i minutik chemiten imbar, kibire beek en oinet anan ko silanga kiot imbar ak kinaka beek tukuk chutet, ko ingunon kotesetai korutu komyee minutik i omomiten chemeitos, ng'amun elekai ndo momiten beek, yom moyomotin beek en minutik konome korestos ak komeyo, ko ingunon kotoreti temik ng'amun mobendi hasara, yomiten asista neo anan komi kemeut i kotesetai mintikyok korutu komie, ng'amun kakinaka beek kosiche beek cheyomotin, ng'unon koba mahana ng'amun toreti bik simowo chito hasara yan kakomin minutikyik en imbar.

Kaikai lipanet ab rapinik kosir lipanet ab simoit. Ngap ng'elipanen rapinik komomiten rapinik alak cheketilin. Lakini ko ng'epoisien simoit iliponi lakini kora miten rapinik cheketilin ngamun keyoktoen simoit. Ngunon ndo yon kemi kioskit ako mara keliponi kiit nepo elifut ageng'e, kochotet kityok inipoisien elifut ageng'e motesoksei rapinik alak tugul. Lakini ko niyoktoen simoit, iliponi elifut notet ak rapinik tuten en parak. Cheuitugul ko mara komoteliponi ndo koke boisien rapinik. Ngunon ko kaikai ng'elipanen rapinik kosir ng'elipanen simoit.

Ngeboisien muswoknatetab kasari koo bose rapinik chekoto kiboisien kepun anan kelipanen karik nekepun ing'eten gaa akoi benkisiek ngunon en muswoknatetab kasari kimuche kityok kelipan kit nekemoche iboisien simoingung komomi acha iwe akoi benkit anan elekilipanen rapinik ngunon en yon kokachuchukak lipanetab rapinik chekiboisien kepun kora sait ake en lipanishetab tukuk alak kotam komoche iboisien kartasisiek chechang kepaa olimp'cyber' kicherun kartasisiek cheng'ang chekinyite sikeboisien lakini ko ngeboisien muswoknatetab kasari ko tukochon tugul komiten simoit ichile kityok akinyit olekimokyingee akoyokte kopun simoit ngunon moome rapinik chechang ingeboisien muswoknatetab kasari mou yon kengeet en gaa iwee akoi olimpo benkisiek simara ipokicherun kartasisiek chetokinyite sainon kokarilipan tukuk chechang ngunon kokaikai ngeboisien simoit.

Tilisiet ab ketik ,yaani keboishien sukuta ketile ketit neo, miten biik cheboisien ketit kosich kwenik i anan alak kotile sikosich bogoinik chekimuche keboisien en tekset, tilet ab ketik komachamdaat, ako biik kora ko kikinet kole yon ketil ketit agange konyolu imin oeng',ng;unon chito yan kakotil i konyolu kemin oeng sikotoret biik ketik ng'amun yomiten krtik i komobete robta, konoton amune sinyolu kecher biik kityo kelenji yan ketil ketit agenge konyolu imin oeng, nibuch kobokomonut ketik ng;amun yakakotil chito kouni komuche agot kwalda koba sugul kwenik, asikotoret en lipanet ab rabinik ab sugul, kora kimuche keboishen ketichutet ketekso ak keboisien en kasisiek alak chekororon, kora ingeboisien sukuta ko mo komonut amun yoe kasit koik roisi, mou en keny yeging'oboishien biik oiwet kolul ketit sikinam kichwer, kokikobunji mahana kora suguta, so kineyoche kityo kemwoji bichu kelenjin yon karilul kouni imin kityo alak oeng.

Woo iman ketik miising laini komowo lain kalanylanynge mising ketichu akomii akot ketit iso neu nekikorut en ketit aenge, ngunon motingowo ketii komoimuche kotoret chito mising ndoyon komoche kotil bokoinik chekiboisien kalanylanynge soiti ketichu.

Bokomonut mising' minsetab logoek ngamun logoechu yon kokorurio kimuche keib kopaa ndonyo ako biik chechang' kochome logoek ngamu kiboisien akot logoek kinyaenge toreti borto mising' logoek. ngunon kobokomonut mising' ngamun okot chito nomooldo kosiche akot look en kaa logoechutet ako yekakwam logoechu kotoreti borwekab look akoi okoy biik cheechen, ngunon bokomonut mising' ngamun ngorurio logoek kimuche kyam en gaa kotoret biik ako yongoiyoo chechang soiti keibe kopaa ndonyo kopakyialda kobokomonut mising'.

Anee ko ameng'itet en kokwet nemiten chepolungu akwopirwok amwowok shida nekianyorchike en wikit nekisirto komiten piik chekisich ajali en oret nemiten yupo gaa kerwae ipoketoret kokingeite yoto kokichang piik chekikosich ajali ako kiumioso piik chechang yotet elekikapitunen ajaili kokii kanyin korotik ako kimii piik chekiankoilyo alak kikosich ajali, kora kokimiten piik chekian kobet sobonywekwak kokingetesetai ketoreti piichotet kokiiman mising kobwatutikyuk ngamum kimiten kora okot piik chekiran kobet sobonywekwak konganda kikitoret kimut icheket akoi sipitalit nemoloo kokong'eten betunoten kokikoiman mising anan ale aruu komobwonee ruanik ndole aamis komomuche aamis akoimon kora momuche akot ang'ololchi akot piik chekimiten tugul kokoiman mising kabwatutikyuk koniton korole nen abirwok amwowok koimutyonitet soswee oleomuch otoretiton.

Ng'otutiet netaa ko bandab kanisa, kikinde ng'otutiet kelee nyolu kila jumompili kong'ete chitukul en kaa ak kwoo kanisa, momiten chito nenyolu kotebi en kaa en jumompili, niton ko amun yekakebal kanisa komiten amndaet ne anan kiamnda en kanisa netoretech sikomuch kemeten tiemutik chee anan kenyorchike en sobet, tiemutik choton ko cheuu yeetab maiwek, kekul sikaret anan bangik AK tabioshek alak cheyach ko ng'eba kanisa kotere kanisa tabioshek cheuchu, ng'otutiet nekikinde ko kebaa sukul, kikinde ng'otutiet kelee nyolu chitukul kwoo sukul ak ko monyolu kotebi lakwet aketukul nemowo sukul, niton kotoretech ng'amun bo maana ng'alekab sukul, ng'otutiet akee nekikinde ko kebos rabinik chekiboishen yoon monyolunot keboishen rabinik sikobit komokiwesten rabinik, ng'unon ko kikebang'an kelee rabinik chuu ak ichechu keboishen kelionjin sikobos westenetab rabinik sikai yekai komanyasech komokitinye rabinik chekiliponen sukul anan chekiboishen kial amitwokik, ng'otutiet akee ko keyai usafi, kila yoon weekend keyoe usafi sikobos mionwokik ak kotililekitun.

Ngoroik chekikilach kotam kialdo kong'eten rapinik bogol akoi bogol akot mut kotiengee kele ngoriet ainon nekeale ngunon tukuk cheu shatishek komara kimuche kenyor en silingisiek bogol, sikomi tukuk cheu mara marindok ak longisiek kochon kokimuche kenyor en silingisiek bogol aeng anan bogol somok ko tukuk cheu jeketisiek anan kotisiek ak tuguk alak kimuche kenyor en silingisiek bogol akot mut sikomii tutk cheu sikisinik kora kimuche kenyor en silingisiek sosom ngunon tiengee kele nee chekeal anibuch ko ngoroik chekikilach en sokoni komatam kobeit nemi barak mising imuche kwal biik chechang makali mising kora yekaoanchin ak chito nealdo kimuche kelipanchi inendet kopun simot anan kikochi inendet kora rapinik yekokoanchine ole kole moche kelipanchi aki simoit kokonin numbait neeyokyini, ngunon yekokoko numbainyin kyokyin rapinik kopaa yotet akokere akinee kole kochut rapinik sikopos chorset ko en biikab biashara chemoyoni kelipanen simoit kikochin inendet ko rapinik akorotun tukuk chekeial akobekyi yon biashara.

Piik en sokoninyon kolipanen tukukwak koboisien simoit anan ko rapinik tamkotienge kele chito nealdo koyoni oret ainon keboisien en piik alak kotam kolelen keboisien simoit kityok kochito neu nepo 'bank' kotam kokonu numbait nekiyoktin rapinik akoker kole kochut rapinik niton kobose ng'alekab chorset ko piik alak komatam koyoni kelipanen simoit kikochin ko rapinik ngunon yekoanchine ile iale kit nekemoche ial ako kaoanchine beit ikochin kityok rapinichotet komeboisien oretab simoit ngunon kotam koboisie oratinywek tuwan.